Ũrĩa ingiuga ũhoro wĩgiĩa atĩ andũ maumanire na nũgũ, thĩ-inĩ wa rũgano rũrũ, atĩ, ũhoro ũyũ nĩ wonekaga wĩ waama rĩngĩ na rĩngĩ tondĩ nĩ kuonekaga nyamũ ici ciĩtagwo nũgũ nĩ cikoragwa na maũndũ marĩa o mũndũ wa kawaida akoragwa namo, wa mbere nyamũ ĩno nĩ ĩciragia rĩmwe hanini ta mũndũ, na oho, arĩa maganaga ng'ano ici nĩ matũerethagĩra ũrĩa nyamĩ ici ciaumaga kwĩ nyamũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ yongereire ũgĩ na yongereire ũmenyo ũtiganĩte, ta kũrũgama wega, gũthiĩ wega na gũĩka maũndũ mangĩ matiganĩte.

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma ngari ĩhĩe, wa mbere nĩ atĩ ngari ĩyo no ĩkorwo ĩgĩtwarithio na thibindi nene gũkĩra ĩrĩa ĩbatĩĩ na ĩgatũma ĩngini ĩhĩũhe na oho wa kerĩ ngari ĩyo no ĩkorwo mwene ngari ndamĩrorete maĩ marĩa makoragwo me makũhorahoria hingo ĩrĩa ngari ĩyo yathĩĩ ihinda rĩnene mũno. Na ũndũ ũrĩa ĩngĩciria ũrĩa ũngĩhota kũrigĩrĩria ũyũ nĩ ũgaikara ũgĩcekaga ngari yaku kaingĩ na kaingĩ niguo ũkarĩgĩrĩria gũkorwo atĩ ngari yaku nĩ ĩrahĩyahĩya mahinda kwa mahinda. Wa kerĩ naguo thĩna ũcio ũngĩ ĩngĩciria atĩ mũndũ ũcio abatĩ gwetha makanika niguo arorerwo ngari yake thĩna wĩha na agaĩkara agĩthiyaga kwĩ makanika niguo agaĩkara akĩroragĩrwo ngari yake niguo thĩna ũcio ndũkae kwongerereka ũtuĩke thĩna mũnene bĩu.

ĩĩ nĩ ndĩ ndona nũgũ ikĩrĩa kũma na mũgũnda-inĩ wa mbembe na macũngĩrĩra marĩa nũgũ ici cirehaga nĩ atĩ nĩ citigaga nĩ ciathũkangia mbembe na cigatiga cia komia mbembe icio, ũũ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩka na no ũtuire mabebe macio. Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga hathara harĩ mũrĩmi tondũ ciũkaga cikarĩa mbembe citarĩ cirakũra ona kana cigatiga ciakomia mbembe kũu ũndũ cigũtiga ciathũkangia biũ.

Nĩ hakoragwo na ũguni mũnene mũno kũrĩ arĩa matũmagĩra macini cia gũtema nyama harĩ nyũmba-inĩ kana cienderio-inĩ cia gũtinangĩria nyama. Wa mbere ũguni ũrĩa ũkoragwo ho nĩ atĩ macini ici nĩ citeithagia gũtinangia nyama na icunjĩ iria ciagĩrĩire kana icunjĩ iria andũ marenda ciigane. Wa keerĩ naguo, macini ici nĩ citeithagia kũnyihanyihia wĩra kana kũnyihanyihia mũrutĩre wa wĩra tondũ macini ici nĩ cikoragwo na haraka. Na oho nĩ cinyihanyihagia mathaa marĩa mũndũ angĩtũmĩra agĩtinia nyama gũkĩra kũhũthĩra indo cia kawainda ta banga kana tũhiũ thĩiniĩ wa gũtinia nyama ici.

ĩ nĩkũrĩ atumia thĩ-inĩ wa gĩcigo-inĩ gitũ matwarithagia nduthi, na atumia aya, thĩ-inĩ wa gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, matikoragwo marĩ aingĩ, ũkĩringithania na namba ya atwarithia a nduthi arĩa makoragwo me arũme, ũhoro ũyũ ũkaga kũringana na atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga makorwo marĩ anini, nĩkũringana na wĩtĩkio wa atĩ itũra kana wĩtĩkio wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ makoragwo metĩkĩtie atĩ, nduthi ciywarithagio nĩ athuri kana arũme, na koguo mũtumia gĩtwarithia nduthi, wonekaga wĩ ũndũ wa ũtarí wa kawaida thĩ-inĩ wa gĩcigo-inĩ gitú, oho, atumia nĩmonaga mawĩra maya me maritũ ũkĩringithania kũruta wĩ ta mũthuri.

Nĩ kũrĩ na mogwati maingĩ marĩa makoragwo ho harĩ kwĩhoka nguo iria cikoragwo ithondeketwo na nguo cia gwĩthondekera, harĩ mbiacara cia gũthondeka nguo. Wa mbere wa mogwati marĩa makoragwo ho harĩ ũthondeki wa nguo ici ũkĩhũthíra nguo cia gwíthondekera, nĩ atĩ mwendia nĩ akoragwo na guoya wa kwĩhoka atĩ kwĩhoka ngũo ĩno nĩ ĩkuona agũrĩ na agũri arĩa mekũmĩhoka. Wa keerĩ naguo nĩ kũringana na mũgũri atĩ nĩ akoragwo agĩtigĩra atĩ nguo ĩno ĩthondeketwo kũhetũkĩra gwĩthondekera nguo ici, atĩ nĩ ĩgũkorwo ĩkĩmwiga kahinda karaya kana nĩ ĩgũkorwo ĩgĩikara, na kũuguo mũgũri nĩ akoragwo na guoya wa kũgũra nguo ĩno ũkĩringithania na nguo iria ingĩ cikoragwo cithondekeirwo makambuni-inĩ manene manene ma nja wa bũrũri ona manene ma bũrũri-inĩ witũ.

Kũiga tibi rũthingo-in,ĩ nĩ kũrĩ ũguni mũnene mũno. Wa mbere wa ũguni ũrĩa ũkoragwo harĩ wa kũiga tibii rũthingo-inĩ nĩ atĩ mũndũ nĩ akoragwo akĩnyihanyihia thogora wa kũgũra indo iria angĩhũthĩrire kũigĩrĩra tibii ĩyo yake. Wa mbere wa indo iria ũngĩhũthĩrire kũgũra nĩguo ũigĩrĩre tibii yaku nĩ ta kũgũra metha ĩrĩa ũngĩigĩrĩire tibii yaku, wa kerĩ nĩ ta kũgũra ndiroo ĩrĩa ũngĩigĩrĩire tibii yaku hau, ona kana indo ingĩ iria ũngĩgũrire nĩguo ũhote kũigĩrĩra tibii yaku hau. Kuũguo mũndũ nĩ akoragwo akĩnyihanyihia thogora wa indo iria angĩhũthĩrire kũgũra. Wa keerĩ wa ũguni ũrĩa ũkoragwo ho harĩ kũiga tibii rũthingo-inĩ, nĩ kũnyihanyihia mĩtino ya kũrũnda kana wanangĩki mĩtino ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria gũthiĩ hathara kana kũnĩkanga gwa tibii yaku, kuũguo ũngĩmĩiga rũthingio-inĩ mũthondeki nĩ akoragwo athondekete wega atĩ aũndũ wamĩiga rũthingo-inĩ ndĩngĩhota kũgũa ona kana gwĩka maũndũ mangĩ. Na itemi rĩrĩa mũthondeki akoragwo narĩo nĩ kũnyihanyihia thogora ũcio na gũtigĩrĩra atĩ tibii yaku ĩ handũ hega harĩ ĩtangĩkorwo na thĩna o wothe.

Mũthako ũyũ wa basket ball nĩ ũteithĩtie arutwo aingĩ na andũ othe thiĩniĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũndũ ũyũ ũkorwo ũkĩhotekeka nĩ atĩ, thirikari nĩ ĩrutĩte maũndũ matiganĩte hingo ĩrĩa andũ aya megũkorwo magĩthaka mĩthako ĩno. Wa mbere ta arutwo arĩa makoragwo magĩthaka mĩthako ĩno, nĩ mahotete gũteithio hingo ĩrĩa megũthiĩ gũthaka mĩthako ĩno na mahotane, magathiĩ mabũrũri matiganĩte, na hingo ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ mabũrũri maya, indo iria ciothe makoragwo makĩhũthĩra cikoragwo cibacĩrĩirwo nĩ thirikari. Oho arutwo aya nĩ mateithagio kũrĩhĩrwo mathomo mao hingo ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ mĩthako-inĩ ĩno, kuũguo mũrutwo agathoma atarĩ na thĩna. Oho nĩ ũteithĩtie andũ aya angĩ othe thiĩniĩ wa kũmarehe hamwe na kũiguana na kũrehe thayũ na wendo hamwe.

Mbeca iria mũthondeki wa nduthi akoragwo akĩona o mũthenya, o mũthenya ndagaga kuona kumagia, kumanagia na ciringi magana matano nginyagia ciringi ngiri ithatũ, na ũrĩa mũthondeki ũyũ wa nduthi angĩhota kũhũthĩra mbeca ici ciake wega no ahingũre account ya bengi, harĩa arĩkoragwo akĩiga mbeca ciake wega, nĩguo agakoragwo akĩmenya mbeca iria enacio, oho, mũthondeki ũyũ wa nduthi noakorwo akĩingĩrĩra thĩ-inĩ wa ũrĩmi, wa ng'ombe ona kana wa ngũkũ, harĩa angĩrera ng'ombe ona kana ngũkũ, na atige andĩkana hingo ĩrĩa agũthiĩ wĩra wake agatiga andĩka andũ, magatiga makĩrĩthia kũu.

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma ũkorwo ũrĩ ũgwati kũrũnga mathĩna ma thitima gwĩthondekera hatarĩ gwĩta ataramu arĩa mohĩgĩrĩire na gũthomera thĩiniĩ wa wĩra ũcio nĩ atĩ thitima nĩcikoragwo cĩna ũgwati mũnene mũno, ũyũ atĩ ũngĩhĩtia ũhutie thitima ũtathomeire kana ũtarĩ na ũgĩ wa kĩrĩa ũreka no cikorwo cigĩkũnina. Wa mbere no cikorwo cigĩkũnina, wa kerĩ no cikorwo cigĩcũngĩrĩria mũtino mũnene mũno no cikorwo cigĩtuthũra mwaki ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria ĩndo cia mũigana mũnene mũno wa mbeca cikĩhĩe kana cigĩthirĩra. Oho nĩ tũkoragwo tũkĩmenyithio atĩ hindĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩona gathĩna ga thitima ti wega gwĩthondekera no nĩ wega gwĩta mũtaramu niguo akahota gũteithĩrĩria ũhoro wa thitima icio tondũ nĩwe wĩna ũgĩ ũcio.

Ũguni ũrĩa ũkoragwo ho harĩ biacara nini ta ya kwendia matumbĩ kũrehera harĩ mũingĩ ,nĩ atĩ wa mbere biacara ici nĩ cirehaga andũ hamwe, andũ rĩrĩa megũkorwo magĩthi kũgũra nĩ makoragwo magĩtengemana hamwe na makarĩrĩria maũndũ matĩganĩte. Oho biacara ici nĩ ĩrehagĩra mũingĩ ũguni mũnene mũno makĩria kũrĩ aya marendia matumbĩ maya nĩ monaga bainda tondũ biacara ici nini nĩ cikoragwo cĩtikĩtio na njĩra nene mũno nĩ andũ arĩa tuge ta mataoni-inĩ tondũ kũu andũ nĩ makoragwo marĩ aingĩ koguo andũ nĩ mahotaga kuoya mbeca kana agathondeka baida njega gũkĩringithio na biacara ingĩ.

Kũhũthĩra ĩndo ici cia gũthambia cia gũthambia cioro nĩ gũteithagia andũ arĩa marutaga wĩra ũyũ thĩiniĩ wa ũtũro wao. Ũndũ ũyũ ũhotekaga atĩ wĩra ũyũ nĩ ũmaheyaga kĩndũ gĩa kũrĩa o mũthenya ũyũ akahota kũĩga mbeca cia gwĩka maũndũ matĩganĩte ota andũ arĩa angĩ marutaga mawĩra matĩganĩte tondũ wĩra ũyũ no ta wĩra ũrĩa ũngĩ na andũ arĩa angĩ marutaga. Oho kũhũthĩra nĩ gũteithagia harĩ mũtũrĩre wa mũndũ tondũ nĩ mahotaga gwĩtĩrĩa mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ya kumanaga na gũthambia cioro kana mĩrimũ ĩtiganĩte ya kumana na kũruta wĩra ũcio ũkonainie na gĩko tondũ vitemu ici nĩ ĩteithagia gũkĩra kũhũthĩra ĩndo cia kawaida rĩrĩa ũkũruta wĩra ũyũ na thĩiniĩ wa nyũmba-inĩ yakwa ndirĩ na mũndũ ũmwe ũrutaga wĩra ũcio no hena arĩa njũĩ marutaga wĩra ta ũcio.

ĩĩ nĩ kũrĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ hingo ĩrĩa ũgũkorwo ũhũthĩrĩte diaper cia ciana. Ũũ nĩ kũringana atĩ kambuni iria cithindekaga diaper ici, nĩ citigagĩrĩra atĩ diaper ici hingo ĩrĩa cigũkorwo cikiuma cienderio-inĩ ciao, nĩ matigagĩrĩra atĩ nĩ makinyithia ikĩro iria cibatiĩ na ciagĩrĩire nĩguo diaper ici cikorwo cirĩ cia kũhũthĩka nĩ ciana. Oho kambuni ici nĩ citigagĩrĩra atĩ nĩ ciabuata mawatho marĩa mabatiĩ gũbuatwo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ciana citingĩkorwo cigĩrwara mĩrimũ o yothe kana citingĩkorwo cikĩona ũgwati o wothe hingo ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra diaper ici.

Nĩ gũkoragwo na ũguni mũnene mũno rĩrĩa ũgũkorwo ũkũhũthĩra macini ya gũtinia mbaũ handũ ha kũhũthĩra icoka, ũguni wa mbere ũrĩa ũkoragwo ho nĩ atĩ mũndũ nĩ akoragwo akĩhota gũtinia mbaũ kũringana na ũrĩa arenda na gĩthimi kĩrĩa arenda na ĩgakorwo ĩna gĩthimi kĩrĩa arenda, na oho mũndũ nĩahitaga kũnyihanyihia mathaa, ũkĩringithania kũhũthĩra gũtũmĩra macini ũringithanĩtie na kũhũthĩra icoka ciaku, tondũ macini nĩ ĩkoragwo ĩna haraka na nĩ ĩtinagia mbaũ wega, gũkĩra ũrĩa ũngĩhũthĩra icoka na icoka no citũme ũtinie mbaũ ũrĩa gũtagĩrĩire na ũgathũkangia mũtĩ mũno handũ ha ũrĩa ũngĩhũthĩrire macini ũtinie mbaũ wega hatari gũthũkangia na hatarĩ gũteanga indo nyingĩ.

Thĩiniĩ wa gĩcigo kĩrĩa njikaraga mũtu wa mbembe tha ici harĩ kiro ĩmwe ya mũtu wa mbembe, ĩrakinyia ciringi igana rĩmwe rĩa ikũmi. Na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte thogora ũyũ wa mbembe ũkorwo ũhana ũguo, gĩtũmi kĩa mbere nĩ atĩ rĩrĩa gũgũkorwo na mbembe nyingĩ, mũtu wa mbembe nĩ ũkoragwo wĩ thĩ. No rĩrĩa gũgũkorwo na mbembe citarĩ nyingĩ, mũtu wa mbembe nĩ ũkoragwo ũrĩ na thogora wĩ igũrũ mũno. Gĩtũmi gĩa kerĩ, nĩ mahũthĩro ma bataraica, hingo ĩrĩa bataraica ĩgũkorwo ĩrĩ igũrũ mũno, mũtu wa mbembe naguo nĩ ũthiaga ũhambĩte biũ. No hingo ĩrĩa thirikari ĩkũheana bataraica, kana ĩkaheana bataraica ya raithi, mũtu wa mbembe nĩ ũkoragwo wĩna raithi mũno.

ĩĩ nĩ ndĩ ndeciria kũhũthĩra ngari cia gũkua na moko kũheana maĩ. No mamwe ma maũndũ marĩa makoragwo me moru kana marĩa mokanaga na kũhũthĩra ngari cia gũkua na moko kũheana maĩ, wa mbere nĩ atĩ ngari ici nĩ cihetũkagĩra kũndũ kwĩna gĩko mũno. Kana maĩ maya makahetũkĩrio kũndũ kwĩna gĩko mũno, kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma maica ma mũndũ kana ũtũro wa mũndũ ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ, tondũ no gũkorwo gũgĩkorwo na mĩrimũ ĩkuumana na gĩko gĩkĩ. Hamwe nayo ĩrĩ ta Korera, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtũma maica mamũndũ makorwo hatĩka-inĩ.

Ĩĩ nĩnjũĩ kũhũthĩra Kinanda gĩa gũthima nyũmba, na thĩiniĩ wa kũhũthĩra kĩnanda gĩkĩ, maũndũ marĩa ũngĩbatiĩ kana ũbatiĩ gwĩka, hamwe namo, nĩ gwetha mũndũ ũmwe ũrĩa mũkũhota gũthima nake nyũmba, na mũndũ ũcio abatiĩ gũthiĩ mwena ũmwe, nawe ũkanyita kĩnanda kĩu mwena ũmwe, ũkagucia ũũ atĩ nĩũgũthiĩ ũgĩthomaga ũraihu, kana wariĩ wa nyũmba ĩrĩa ũrathima. Mũndũ ũcio ndabatiĩ kuuma harĩa wamwĩra aikare, nĩguo ĩhote gũthima wega ũraihu kana wariĩ wa nyũmba. Oho, mũndũ ũcio, nĩ abatiĩ kũrũgama hau, agĩkwĩraga harĩa ũkũrũgamĩra nĩguo ũhote kuona ũraihu ũcio wa nyũmba yaku.

Mbeca cia ngũnia ĩmwe ya makara thĩ-inĩ wa gĩcigo kĩrĩa tũrĩ kũringana na thogora wa rĩu, ngũnia ĩmwe ya makara ĩrakinyia ciringi ngiri ĩmwe na magana manana, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie htogora ũyũ, wambere, nĩ wonekani wa makara thĩ-inĩ wa thoko, hingo ĩrĩa makara megũkorwo me ma andũ aingĩ, thogora waguo nĩ ũcũngagĩrĩra gũthiĩ thĩ, naguo ũgatũma arĩa maracina makara magathiĩ hathara kana makaga kuona bainda nene, oho, thogora wa ngaci, kana maguta, nĩũcũngagĩrĩria ũrĩa thogora wa makara ũgũkorwo ũhana, hingo ĩrĩa ũgũkorwo na maguta kana ngasi ci igũrũ mũno, makara nĩmagũragwo mũno, naho hau, arĩa maramendia makongerea thogora wamo nĩguo tondũ hingo ĩyo agũri nĩ aingĩ.

Ũndũ ũrĩa ndebundithirie mwerũ hingo ĩrĩa ndarĩ gĩkundi-inĩ kĩa andũ na gĩtũmi gĩa gũbatara gwĩka undũ ũcio nĩ atĩ ũndũ ũrĩa ndebundithirie nĩ atĩ nĩ kaba kwarĩa mbere ya andũ ndĩna ũcamba na ũrũme tondũ nĩndacemanagia na moritũ maingĩ mũno hingi ĩrĩa ndaheagwo kanya ga kwarĩria andũ, ngamarĩria ndĩna guoya mũingĩ mũno na itekũmarora. Naho nĩ ndatũmaga, nĩhatũmaga ngorwo ndĩna guoya na ngakorwo ndirakinyia ndũmĩrĩri ĩrĩa batiĩ gũkinyĩrĩria andũ hingo ĩrĩa ndaheo kanya kau. Kuũguo nĩ ndabataire gwĩbundithia ũndũ ũyũ, na nĩ ndagereire maũndũ maingĩ mũno hingo ĩrĩa ndebundithagia ũndũ ũyũ tondũ nĩ ũndũ warĩ mũritũ mũno gwĩbundithia na kũmenya. No rĩu nĩ ngenagĩrĩra tondũ nĩ ndamenyire ũndũ ũcio, na nohote kwarĩria andũ ona mũigana wa makiri na makiri itarĩ na guoya na ngĩmaroraga wega.

Ĩĩ no ndarĩrie kana heane ũhoro wa ũndũ wekĩkire ũrĩa watũmire batare gũbanga mbeca na ngĩona mũbango wa kũiga mbeca handũ ũrĩ ũndũ mwega harĩ maica-inĩ na o mũndũ o mũndũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũũĩ rũciũ rwake ũrĩa rũgakorwo rũhana. Ũndũ ũrĩa wekĩkire nĩ atĩ nĩ harĩ hĩndĩ ndarũarire mũno na ngĩkorwo hingo ĩyo ndarũarire ndiarĩ na mbeca cia kũigana cia gũthiĩ thibitarĩ. Kwoguo nĩ ndabatarire mbeca ingĩ na ũndũ ũrĩa wekĩkire nĩ atĩ nĩ twabangire harambee na tũgĩcangĩrwo mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ. Kwoguo nĩ ndonire ũndũ wa kũiga mbeca ũrĩ ũndũ mwega mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ndiarĩ na mbeca ndaigĩte, na ndioĩ atĩ harĩ ũndũ ta ũcio ũngĩhanĩka maica-inĩ makwa. Kwoguo mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩiga mbeca hingo ĩrĩa ataramenya tondũ hatirĩ mũndũ ũũĩ maũndũ marĩa magekĩka mũthenya ũngĩ.

Mogarũrũku ma kĩĩmbeca nĩ mathũkĩire andũ aingĩ mũno na mĩtũũrĩre ya andũ aingĩ mũno hamwe na harĩ mũtũũrĩre-inĩ wakwa. Ũũ nĩ atĩ Mogarũrũku maya nĩ matũmĩte indo cigĩe na goro mũno. Wa kerĩ mogarũrũku maya nĩ matũmĩte indo ta nyũmba kana indo ingĩ kari na ũkũi cigakorwo ciĩna goro mũno. Na ũndũ ũrĩa njĩkĩte nĩguo kũhiũrania na maũdũ maya, nĩ kũnyihanyihia matũmĩri makwa ma o mũthenya. Ngatigĩrĩra atĩ ndiraumauma nja hingo ĩrĩa itarĩ na bata wa gũthiĩ handũ nĩguo nganyihia thogora wa gũthiĩ. Ningĩ ngatigĩrĩra atĩ indo irĩa ciratũmĩrwo thĩini wa nyũmba yakwa nĩ ciatũmĩrwo na njĩra ya kĩnyi na gũbacĩrĩrwo mũno tondũ mogarũrũku maya ma mbeca nĩ mathũkĩire mũtũrĩre wa mũndũ mũno. O ho nĩ njethete njĩra ĩngĩ ya gwetha mbeca kado na wĩra ũrĩa ngoragwo nyandĩkĩtwo.

ĩ hena mũtugo ũrĩa ndutĩte wa gũcokereria indo iria citarĩ cia bata, kana indo iria ciũrĩte thĩ-inĩ wa mũciĩ wakwa, na nĩ kĩrĩa gĩtũmĩte ndue itua rĩu, nĩa atĩ indo ici, he hĩndĩ ciyũkaga ciĩgũteithia mũndũ kana he hingo ciũkaga cigatwĩka cia bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ, njĩra ĩrĩa ndutĩte nĩ gũtigĩrĩra indi ici nĩndacicokia kana nĩndaciga wega nĩ atĩ o hĩndĩ o hĩndĩ rĩrĩa ngũtũmĩra indo ici, na ndarĩkania nacio, nĩndigagĩrĩra he harĩa ndaciga, he harĩa thondekete, handũ harĩa cirĩigagwo, nĩguo o mũndũ o mũndũ atũmĩra kĩndũ na ti gĩa bata mũno agatigĩrĩra nĩakĩiga hau nande, na gĩtikũhota kũra rĩngĩ.

Njĩra ĩrĩa ya kũgunĩka nĩguo ya gũcokia indo iria citarĩ cia bata, hamwe nayo nĩ njĩra ĩrĩa ya gũcokanĩrĩria indo ici, na ũgatigĩrĩra atĩ indo ici ciĩ hamwe. Na ũrĩa ũngĩhota gũcokanĩria indo ici nĩ kũruta watho harĩa ũrĩ kana kũrĩa wũikaraga, atĩ mũndũ arĩkia kũhũthĩra indo icio, ti gũcirekangia kira handũ nja, no mũndũ ũgathondeka handũ harĩa indo icio mũndũ arĩkia gũcihũthĩra arĩthiaga agaciga, na agacikia hau, nawe ũgoka ũgacioya, nĩ ũgũtigĩrĩra indo ici citiraũra kana citiraharagana nja, na oho indo ici wacicokanĩrĩria hamwe no ũcitware iganda-inĩ iria cihũthĩraga indo iria citũmĩkĩte, na oho no wone mbeca hau wacitwara kũu na ũkamenderia magathondeka indo ingĩ.

Ĩĩ ũhoro wa ũgarũrũku ũmwe ndekire nĩguo kũnyihanyihia ũhũtheri wa thitima thĩiniĩ wa kũrĩa njikaraga, ũgarũrũku ũrĩa ndekire kana ũhoro ũrĩa ndeekire nĩ atĩ , ngĩtigĩrĩra atĩ hingo ĩrĩa nguuma kana hingo ĩrĩa itarĩ mũciĩ nĩndaatiga ndahoria TV yakwa. Tondũ nĩ ndaarĩ na mũmenyero mũru mũno wa atĩ TV yakoragwo ĩĩ on mathaa mothe hatirĩ hingo TV ĩgĩahorire, tiga o rĩrĩa ndathiaga gũkoma. Koguo nĩ ndatigĩrĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo itekwĩrorera TV ngatigĩrĩra nĩndamĩhoria nĩguo, ĩgatiga kũnyua thitima nene. O ho, ngĩtigĩrĩra atĩ rĩrĩa rĩko rĩkũhũthĩka atĩ rĩtigaakorwo rĩkĩhũthĩka o mathaa mothe, no rĩraakorwo rĩkĩhũthĩka hingo ĩrĩa mũndũ arenda kũruga irio, no ti hingo ĩrĩa mũndũ arenda gwĩka maũndũ make.

ĩĩ no heane ũhoro wa mũtugo ũmwe hũthagĩra o mũthenya nĩguo gũkorwo na muonere mwega harĩ maũndũ megiĩ thĩ. Na mũtugo ũrĩa hũthagĩra o mũthenya o mũthenya nĩ atĩ ,nĩ ndigagĩrĩra omũthenya o muthenya, ndokĩra wa mbere nĩ ndamba kũhoya nĩguo ngahoya Ngai ũgĩ na ũmenyo thĩiniĩ wa kuoya na kũtigĩrĩra maũndũ marĩa ndĩreka, nĩ ndĩrameka na ũmenyo na ũgĩ mũnene mũno, onho ndarĩkia ũguo nĩ thomaga mabuku matiganĩte nĩguo ngagĩa na ũgĩ ũrĩa wagĩrĩire na ũmenyo mũingĩ wa mabuku nĩguo ngatigĩrĩra atĩ tondũ mabuku macio nĩ makoragwo mandĩkĩtwo maũndũ maingĩ mũno, na maũndũ mena ũgĩ mũnene mũno , marĩa matigagĩrĩra mũndũ nĩ amenya maũndũ ma thĩ, na akamenya gũikarania na andũ, na ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka maũndũ make e ta mũndũ kĩũmbe.

ĩĩ no heane ũhoro wa mahinda marĩa ndakoretwo ndĩ ũnyitanĩri-inĩ wĩra-inĩ wa kwĩrutĩra kana gũteithĩrĩria andũ arĩa angĩ. Ndarĩ wĩra-inĩ wa kwĩrutĩra hingo ĩrĩa twerutagĩra gũteithĩrĩria mwanake ũmwe witũ ũrĩa wakuĩte. Wĩra ũrĩa ndarĩ naguo mũnene mũno warĩ wa kũhothithia kana gũcangithia mbeca, cia kũhũthĩka thiĩniĩ wa mathiko make, na hingo ĩrĩa ndarĩ waĩra-inĩ ũcio nĩndahotire kũhotthia mbeca wega na andũ makĩruta wega na ngĩhota gũbacĩrĩra maũndũ makwa wega. Hamwe na indo iria ndahũthĩrire, nĩ ndahũthĩrire mĩtambo ya nenda cia ũkinyanĩria, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndakinyira andũ aingĩ ũrĩa ingĩhota, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndateithĩrĩria kũringana na ũrĩa ingĩahotire, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndacangithia mũigana wa mbeca iria cingĩahotekire gũteithĩrĩria harĩ mathiko-inĩ ma mwanake ũcio.

ĩĩ no hote kũheana ũhoro wa ũndũ ũmwe ndekire ũkĩonania atĩ ndĩna kĩyo gĩa gũteithĩrĩria andũ. Na ũndũ ũrĩa ndekire nĩ atĩ nĩ ndarĩ mũbango-inĩ wa gũthurana na gũcangithia mbeca cia mwanake ũngĩ warĩ mũrwaru, twatigagĩrĩra atĩ nĩ twamũcangithĩria nĩguo mbirũ ya thibitarĩ ĩrĩhwo. Na kĩndũ kĩrĩa gĩatũmire nyonekane ndĩ na kĩyo nĩ atĩ, nĩ niĩ ndahotire gũkinyira andũ arĩa aingĩ, kana nĩ niĩ ndahotore gũcangithia mbeca iria nyingĩ kũrĩ andũ arĩa macagũrĩtwo mahote gũcangithia mbeca icio, kuũguo nĩ ndacangithirie mbeca nyingĩ gũkĩra o kira mũndũ ũrĩa wacagũrĩtwo nĩguo ahote gũcangithia mbeca icio. Na ũndũ ũyũ warĩ wa bata harĩ niĩ tondũ mwanake ũyũ arĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere mũno.

Ũndũ ũmwe ndekire hingo ĩrĩa ndathire thĩiniĩ wa kĩgomano gĩa itũra ritũ ndĩ ta mbeũ njĩthĩ. Ũndũ ũrĩa ndekire nĩ atĩ, nĩndatigĩrĩire atĩ andũ arĩa othe mokaga kĩgomano-inĩ kĩu ageni na andũ a itũra nĩ maikara thĩ na mona nabathi ya gũikara thĩ wega na ngĩtigĩrĩra atĩ macini iria ciahũthĩkaga nĩndatigĩrĩire nĩ ndacithondeka na ngĩtigĩrĩra nĩ ciraruta wĩra wega. Oroho nĩ niĩ ndarĩ mũtabania wa igongona, kuũguo nĩ niĩ ndahega o mũndũ kanya ga kwaria, nĩ niĩ ndahetwo wĩra ũcio. Na ũrĩa ndagunĩkire na ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ ndamenyekire nĩ andũ aingĩ mũno na ngĩgĩa igweta, na ngumo ĩyo ĩgĩcangarara itũra-inĩ, na oho ũyũ nĩ ũndũ wa gũcangarara itũra-inĩ ngĩheo kanya ga gũtuĩka mũrũgamĩrĩri wa ayuthi thĩiniĩ wa itura ritũ.

Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mahanĩkaga mũndũ angĩagarara mawatho ma kũingĩria indũ bũrũri-inĩ. Hamwe namo wa maũndũ marĩa mahanĩkaga mũndũ angĩagarara watho ũyũ wa kũingĩria indo bũrũri-ini wa mbere nĩ atĩ mũndũ ũyũ no anyitwo nĩ thigari na no atwarwo igoti-inĩ kũrĩa angĩhingũrirwo ciira. Na no ohwo mĩaka mĩingĩ nĩ ũndũ wa kwaga gũbuata mawatho marĩa magĩrĩire nĩ ũndũ wa kũingĩria indo bũrũri-inĩ. Wa kerĩ naguo mũndũ ũyũ no atuĩrwo bail ya makiri ma mbeca nyingĩ nĩ ũndũ wa kwagarara watho ũyũ.

Mabũrũri matiganĩte nĩ matuithanagia macira megiĩ mawatho ma wonjoria wa indo cia ũrĩmi. Ũũ ũhanĩkaga atĩ mbunge ya bũrũri ũmwe, na mbunge ya bũrũri ũyũ ũngĩ nĩ citwaraga macira macio mbunge-inĩ na makarĩrĩria mũndũ macio megiĩ maundũ ma ũrĩmi wa mabũrũri maya matiganĩte merĩ. Bũrũri ũmwe nĩ wĩragũo ũrĩa mbei ya maũndũ marĩa mararĩma, ĩbatiĩ gũkorwo kana gĩcunji kana gĩcigo ona kana mũigana wa indo iria mabatiĩ gũtwara thĩiniĩ wa bũrũri ũcio. Naguo bũrũri ũyũ ũngĩ, he kĩrĩa marehaga thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ ũngĩ na koguo nĩ makoragwo onao merĩtwo mũigana wa kĩrĩa mabatiĩ kũrehe, na magacirĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mbei ona maũndũ mangĩ matiganĩte thĩiniĩ wa ũrĩmi-inĩ ũcio.

Gwĩkĩra makorobia marĩa magethetwo gũkũ bũrũri-inĩ ngirĩndĩ-inĩ, kũrũmĩrĩra mũtaratara wa gwĩkĩra ngirĩndi cia wagĩrĩru wa indo ciendagio nja wa bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ, ngwĩciria nĩ mwega, tondũ nĩ ũteithagia rĩrĩa makorobia ma Kenya ma gũkũ bũrũri-inĩ matua gũthiĩ nja wa bũrũri magakorwo mena thoko ĩ igũrũ. Na oho nĩ mahotaga kwendio na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Hau kũringana kana ũringanithĩtie na ũrĩa ũngĩmendirie matarĩ marekĩrwo ngirĩndi-inĩ, oho ũndũ nĩ ũteithagia thoko ĩkorwo ĩ njariĩ, na oho mbei yamo ĩgakorwo ĩ igũrũ kogũo gũteithĩrĩria arĩmi gũkũ Kenya makahota kũrĩma wega.

Ĩĩ no nyende kũgũra mũgũnda wĩ gĩthaka wa ũrĩmi. Ũũ nĩkũringana na atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũgũra mũgũnda wĩ gĩthaka nĩũgũraga mũgũnda mũnene na ũkagũra mũgũnda cũio wĩ wa mbei bacĩrĩre. Ũũ nĩkũringana atĩ, hĩngo ĩrĩa ũngĩgũrire mũgũnda ũcio wĩ mũgũnda mũtheru kana mũgũnda ũtarĩ na gĩthaka o gĩothe, mũgũnda ũcio nĩwonekaga wĩ wa goro, tondũ ona mwendia agĩkwenderia nĩonaga mũgũnda ũyũ wĩna mbei ĩ igũrũ gũkĩra ũrĩa arakwenderia mũgũnda ũcio wĩ gĩthaka, tondũ mũgũnda wĩ gĩthaka nduonekanaga kana wĩna bata o wothe. Na oho, hingo ĩrĩa ũkũgũra mũgũnda wĩ gĩthaka nĩũkoragwo wĩ mwega tondũ, mũgũnda ũcio ndũkoragwo wĩitĩrĩirio kemiko kana bataraitha o ciothe.

Arĩmi nĩ merigagĩrĩria kũringana kana gũtigĩrĩra ngũĩ cikoniĩ kwĩgaĩra kana gũtunyana mĩgũnda, ũũ atĩ nĩ kũrĩ mawatho marĩa makoragwo mekĩrĩte ma kũrigĩrĩria atĩ ngũĩ ici no ciumĩre. Na hingo ĩrĩa ngũĩ ici cingĩkorwo cikiumĩra nĩ kũrĩ na watho wa mĩgũnda ũrĩa ũkoragwo ũhĩtũkĩtio nĩ magoti na kũrĩa mũndũ angĩtwara cira wake na agatigĩrĩra atĩ mũngũnda wake ndũnaiywo kana ndanatunywo. Oho arĩmĩ nĩ matigagĩrĩra nĩma tigĩrĩra atĩ mĩhaka yao nĩ ĩronekana wega na magatigĩrĩra nĩ mekĩra mĩhaka ĩrĩa ũrĩa mũndũ atangĩhota gũtunywo kana gũtunyana mũgũnda wene.

Nĩ tũkoragwo na meciria maingĩ makoniĩ wũici wa mĩgũnda na he ũrĩa thirikari ĩbatiĩ gwika nĩguo kũrũgamia ũndũ ũyũ. Meciria marĩa tũkoragwo namo megiĩ wũici wa mĩgũnda nĩ atĩ, andũ arĩa maiyaga mĩgũnda, kaingĩ na kaingĩ nĩ andũ arĩa me thirikari-in na nĩ andũ arĩa mena igweta, na nĩkĩo maiyaga mĩgũnda tondũ nĩ mamenyaga hatirĩ mũndũ ũngĩmoria, kũringana kana hingo ĩrĩa mekũiya mĩgũnda ĩyo. Na ũrĩa thirikari ĩbatiĩ kũingĩrĩra ũhoro ũyũ nĩ gwĩkĩra mawatho na gũtigĩrĩra igoti nĩ rĩa rũmĩrĩra macira maya, hingo ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩiya mũgũnda abatiĩ kuohwo kana akahũrwo baĩni ya mbeca

Arĩmi nĩ macemanagia na mogwati maingĩ na maritũ mũno hingo ĩrĩa magũkorwo magĩikara cikaro citarĩ cia gũtũra. Hamwe na mogwati maya nĩ ta hingo ĩrĩa arĩmi megũkorwo makĩrĩma irio iria cikaraga mũgũnda kwa ihinda iraihu. Wambere nĩta hingo ĩrĩa megũkorwo makĩrĩma makorobia. Na makorobia nĩmo matũmaga hingo ĩrĩa maraikara, nĩ maikaraga mũno mangĩkauma mũgũnda, kũguo mũrĩmi nĩ acemanagia na moritũ maingĩ. Hihi hingo ĩrĩa egũkorwo agĩikara nyũmba citarĩ cia gũtũra tondũ makorobia nĩ makoragwo na imera nyingĩ na nĩ maikaraga mũno mũgũnda. Kũringithanĩtio na hingo ĩrĩa megũkorwo makĩrĩma ta mbembe kana mboga iria cikaraga kwa ihinda ríĩ mĩeri ĩrĩ.

Arĩmi anini nĩ monaga moteithio ma kĩwatho rĩrĩa makoragwo na macira ma mĩgũnda. Ũũ ũndũ ũyũ ũhotekekete atĩ thirikari nĩ ĩrehete magoti matũũra-inĩ matiganĩte, o gĩcigo mbunge o gĩcigo mbunge nĩ ĩtigĩrĩte nĩ gwekĩra magoti na kũrĩa arĩmi mangĩthiĩ matware macira mao kũu nao no mateithĩke kũu. Oho magoti maya nĩ makoragwo mena maũndũ matiganĩte, nĩ kũrĩ na magoti ma macira ma mĩgũnda, nĩ kũrĩ na magoti ma macira ma kĩmũciĩ na magoti ma macira matiganĩte, kuũguo arĩmi anini nĩ mahotaga gũthiĩ magoti marĩa mehakũhĩ nao, ma icigo mbunge na no maamũkĩre ũteithio kũu.

Maũndũ megiĩ mĩgũnda ta gũkomborithia kana marũtha ma mĩgũnda ya kĩbamĩrĩ, nĩ mahutagia mũno umithio wa ũrĩmi. Ũũ nĩ atĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩtakoragwo ĩkĩhũthĩrwo na ĩgakomborithio kũrĩ andũ arĩa marenda kũmĩhũthĩra, nĩ yũkĩragia ũrĩmi na andũ aya arĩa makomboraga mĩgũnda ĩno nĩ matũmaga ũrĩmi ũkĩre na njĩra nene mũno, tondũ mũndũ ũrĩa ũkomboraga mũgũnda nĩ akoragwo ekinyĩire na agakorwo e tayarĩ gwĩka maũndũ manene na agatigĩrĩra atĩ mũgũnda ũcio nĩ wamũhee umithio nĩguo ahote kũũrĩha na ahote kuona bainda oho. Na nĩ kĩo maũndũ maya mateithagia mũno gũũkĩria ũrĩmi na njĩra ĩmwe nene mũno, handũ ha mũgũnda ũcio gũikara ũguo ũtarĩ kĩndũ ũrekwo kana ũtarĩ kĩndũ ũrahandwo.

Atongoria a kĩrũrĩrĩ kana thirikari cia matũra, nĩ marutaga wĩra mũnene mũno, na nĩ matemaga itemi inene mũno harĩ gũtĩgĩrĩra na gũtwithania macira ma mĩgũnda. Ũndũ ũyũ ũhotekekaga atĩ atongoria aya a kĩrũrĩrĩ kana thirikari cia matũra, nĩcio ci hauhĩ na raiya na nĩ matigagĩrĩra atĩ andũ aya arĩa me hakuhĩ nao nĩ matuithania macira maya harĩ kũmarehe ha, we na kũmaiguithia na gũthikĩrĩria o mũndũ o mũndũ na gũtigĩrĩra atĩ kĩhoto nĩ kĩonekana harĩ o mũndũ o mũndũ. Ũndũ ũyũ ũhotekekaga, atĩ tondũ andũ aya nĩ moyaine, na nĩa rũrĩrĩ rũmwe, koguo nĩ maramenya harĩa ũhoro ũcio wothe umĩte, na koguo nĩ megũtigĩrĩra atĩ nĩ matuithania ngũĩ na magatigĩrĩra atĩ kĩhoto nĩ kĩoneka.

Nĩ harĩ ngũrani nene mũno gatagatĩ-inĩ wa mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe na mũgũnda wa thirikari. Mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe nĩ mũgũnda ũrĩa mũndũ ena Title yaguo we mwenyewe na mũgũnda ũcio hatirĩ mũndũ ũngĩmũtunya kana hatirĩ mũndũ kana kĩndũ mũndũ angĩũka kũmweheria hau. Na mũgũnda ũcio wa mũndũ kĩũmbe mũndũ nĩ akoragwo na watho wa gwĩka kĩndũ kĩrĩa gĩothe angĩenda hau. No ake nduka, no ake nyũmba, no ake kila kĩndũ angĩenda hau tondũ mũgũnda ũcio nĩ mũgũnda wake kĩũmbe. Twathiĩ mwena ũyũ ũngĩ mũgũnda wa thirikari nĩ mũgũnda atĩ ũrĩa thirikari noyo tu ĩngĩka ũndũ ũrĩa ĩrabatara naguo. Mũgũnda ũyũ mũndũ kĩũmbe ndagĩthiĩ gwaka nyũmba yake hau kana ake nduka yake hau. No mũgũnda ũcio nĩ wa thirikari na nĩyo ĩbatiĩ kũũhũthĩra ũrĩa ĩkwenda. Na no yake cukuru, no yake thibitarĩ kana kĩrĩa gĩothe ĩrenda. Kana no yake kĩganda.

Nĩ harĩ na ũguni mũnene mũno harĩ mũrĩmi kũgĩa na taitũ ya mũgũnda wake, ũhoro ũyũ ũrehagwo nĩatĩ ũngĩkorwo wĩna taitũ ya mũgũnda waku wĩna ũguni mũnene mũno atĩ, wambere no ũkorwo ũgĩka kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũrenda mũgũnda-inĩ ũcio, hamwe nacio cirĩ, no wendie mũgũnda ũcio waku tondũ ũkĩrĩ na taitũ na nĩ mũgũnda waku kĩũmbe kuoguo no wenderie mũndũ o wothe ũrĩa ũngĩenda kwenderia tondũ wĩna taitũ na ũrĩa ũngĩka no kũgarũra rĩtwa rĩaku na rĩandĩkwo rĩtwa rĩa mũndũ ũcio ũrenda kũgũra. Wakerĩ kũgĩa na taitũ ya mũgũnda waku nĩ wega mũno tondũ, gũtirĩ mũndũ ũngĩũka gũkũruta thĩiniĩ wa mũgũnda waku tondũ wĩna taitũ yaku na hĩngo ĩrĩa mũndũ angĩtua gwĩka ũguo no kũmũrutĩra taitũ na angĩkorwo ndagĩtĩkia taitũ ĩyo nĩmũgathiĩ kwĩ igoti na rĩgatuithania cira ũcio na ũkaneana taitũ yaku na ũhoro ũcio ũgathirĩra hau.

Mũgũnda wa rũrĩrĩ nĩ ũkoragwo ũkĩrehe mathĩna maingĩ mũno kũrĩ rũrĩrĩ rũu. Wa mbere wa mathĩna marĩa mũgũnda ũyũ ũkoragwo ũkĩrehe nĩ atĩ o mũndũ o mũndũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũu nĩ endaga gũkorwo na gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio. Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũũru mũno tondũ no ũrehe mbara na fujo o ho na rũmena thĩinĩ wa rũrĩrĩ. Harĩa mũndũ ekwenda gũkinyĩra mũgũnda ũcio atĩ no nginya ende gũkorwo ena gĩcunjĩ o kĩa mũgũnda kĩnini kĩnini. Wa kerĩ naguo kũrĩ na andũ arĩa mendaga kwendia mũgũnda ũcio na makenda kũgarũra Title ya mũgũnda ũcio yandĩkwo marĩtwa-inĩ mao. Kwoguo ũndũ ũyũ no ũrehe fujo mũndũ angĩthiĩ kwendia mũgũnda na ti wake no nĩ wa rũrĩrĩ. Ũguo mũgũnda ũyũ no ũrehe fujo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũu.

Kwĩgaĩra mũgũnda ní, hingo ĩrĩa andũ megũthiĩ he mũgũnda ũmwe ũtiganĩte, na o mũndũ o mũndũ o mũndũ akegaĩra gĩcunjĩ, agetinĩria gĩcunjĩ he mũgũnda ũcio, nĩguo agunĩke ye mũndũ kĩúmbe, na ũhoro ũyũ nĩũkoragwo ũkĩhutia aikari na njĩra nene mũno, tondũ, rĩmwe andũ nomathiĩ kwígaĩra mũgũnda, megaĩre mũgũnda ũtarĩ wao, na nomagae nginya mũgũnda wa thirikari, thutha-inĩ magacoka gũka kũhamũrithio nĩ thirikari kuo, na nomamomorerwo manyũmba mao, biacara ciao, na maingatwo kũu tondũ mũgũnda ũcio warĩ wa thirikari, na maga magaire na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, tondũ matiarĩ na title kana matiarĩ na mũgai wa mũgũnda.

Arĩmi anini, nĩmakoragwo mena ũritũ wa, macemanagia naguo, hingo ĩrĩa mekwenda kũgĩa na mĩgũnda yao, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya kĩwatho, ũndũ ũyũ ũkanaga na atĩ thirikari nĩhũthagĩrĩria arĩmi aya anini mũno, na hihi rĩrĩa arĩmi aya anini megũkorwo magĩthi magoti-inĩ, nĩmaheagwo makerwo atĩ moke matukũ mangĩ nĩguo makorwo makĩheo mĩgũnda yao kĩ watho, no ũhoro ũyũ ndũkoragwo ũgĩkinyanĩra tondũ thirikari nĩhũthagia arĩmi aya anini mũno, tondũ nĩyonaga atĩ tamataramarehera baida thĩ-inĩ wa bũrũri wao tondũ ũkĩringithania na arími arĩa angĩ anene anene na arĩa maũndũ mao mathiaga mathiĩte wega hingo ĩrĩa mekwenda kũgĩa mĩgũnda yao na njĩra yagĩrĩire ya kĩ watho.

Arĩmi a mĩgũnda mĩnini manyitanagĩra na itemi rĩmwe thĩiniĩ wa kaũntĩ-inĩ ya Garissa, thĩinĩ hingo ĩrĩa megũkorwo makĩrĩma. Arĩmi aya mateithanagia hingo ĩrĩa megũkorwo makĩrĩma na njĩra citiganĩte. Wa mbere wa njĩra iria mateithanagia nacio nĩ gũka hamwe na gwetha kĩhonia tondũ thĩiniĩ wa kaũntĩ ĩyo, riũa nĩ rĩkoragwo rĩ rĩnene mũno, kuũguo nĩ methaga kĩhonia kĩa ũrĩa megũkorwo makĩhũthĩra maĩ mao, na kũrĩa megũkorwo makĩruta maĩ mao. Na wa mbere wa maũndũ marĩa mekaga nĩ kũhũthĩra mĩtambo ya cora kũhũra maĩ thiĩniĩ wa marima mao marĩa makoragwo menjete kũũ, oho arĩmi aya nĩ macanganagĩra mbeca rĩrĩa megũkorwo na project ĩrĩa megũkorwo magĩthondeka na magatigĩrĩra atĩ nĩ yathiĩ wega ũrĩa gũbatiĩ thĩiniĩ wa kũnyitanĩra hamwe.

Wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũhutagia mũno thĩinĩ w uumithio wa ũrĩmi. Ũũ nĩ atĩ andũ a gĩcigo-inĩ gĩakwa makoragwo merĩgĩrĩire mbura mũno hingo ĩrĩa megũkorwo magĩĩka ũrĩmi wao. Na ti ta arĩa angĩ makorwgwo merĩgĩrĩire maĩ ma kũhũra thĩinĩ wa rũĩ ona kana thĩinĩ wa marima-inĩ marĩa makorwgwo menjete. Kwoguo wagi wa mbura nĩ ũhũraga itemi inene mũno hingo ĩrĩa ũrĩmi ũgĩkorwo ũgĩcoka na thĩ, tondũ kaingĩ na kaingĩ arĩmi arĩa makorgwo gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ makoragwo mehokete mbura mũno ta hingo ĩrĩa megũkorwo makĩrĩma mbembe, tondũ ũcio nĩguo ũrĩmi ũrĩa mũnene ũhanĩkaga gĩcigo-inĩ gitũ. Mbembe na waru na nĩ irĩa ciĩrĩgagĩrĩra mbura ya mĩeri kuuma ĩtatũ nginya ĩna, na kwoguo mbura ĩngĩaga nĩ makorgwo na thĩna mũnene mũno.

Thogora wa ũciarithania thĩiniĩ wa mwaka nĩ ũthiĩte thĩ ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku. Ũndũ ũyũ ũrehetwo nĩ maũndũ maingĩ. Wambere wamo nĩ magoti marĩa makoretwo kuo mongereirwo thĩiniĩ wa kira kĩndũ kĩrĩa andũ mareka. Nĩ kuongereirwo magoti maingĩ mũno, kuũguo thogora wa ũciarithania, nĩ ũthiĩte thĩ makĩria na makĩria, na ũgathiĩ ũkĩhwererekaga thĩ biũ, tondũ wa magoti marĩa marekĩrwo kira handũ rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩka maũndũ. Oho thogora ũyũ wa ũciarithania nĩ ũthiĩte thĩ tondũ, mbeca cia Kenya nĩ cithiĩte thĩ ũkĩringithania na ndora, ũguo thogora ũyũ wa ũciarithania no ũhutĩtio mũno nĩ wongerereku wa ndora, ũrĩa ũcangĩire thogora wa uigithia ũthiĩ thĩ.

Ĩ thirikari nĩigaga mawatho ma megiĩ kũgitĩra irio mũno, na kĩrĩa gĩtũmaga maũndũ maya makorwo makĩgathĩkwo mũno nĩ atĩ thirikari nĩyendaga gũtigĩrĩra atĩ nĩyagitĩra na ĩgatigĩrĩra atĩ bũrũri hĩndĩ ĩrĩa kwagia riũa mũno atĩ bũrũri nĩwetiria ng'aragu hingo ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩiga irio icio, oho thirikari nĩ ĩgaga irio, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ hingo ĩrĩa bũrũri wagĩa ng'aragu, ndínathiĩ kwambia kũgũra kana gũkomba irio thĩ-inĩ wa mabúrũri ma nja, no ĩna irio njiganu, iria cingĩkorwo cigĩtũmĩka hingo ĩrĩa búrũri wĩna ng'aragu, na oho, maũndũ maya nĩmekĩragwo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, hingo ĩrĩa ng'aragu yoka, thirikari ndĩnambia gũcoka thĩ atĩ nĩkũingĩra mũhuko na yambie kũgũra irio kuma mabũrũri mangĩ.

Ũguni wa bũrũri nĩũhutĩtie mũno ndĩ ta mũrĩmi. Hingo ĩrĩa thirikari yarutire bataraica ya mbei ya raithi mũno, nĩũteithĩtie arĩmi aingĩ ndĩ ũmwe wao tondũ thaa ici bataraitha andũ nĩmarahota kũrĩma mena bataraitha ya thĩ. Oho thirikari nĩĩrutĩte mũbango wa kũheana mbembe cia kũhanda, na ndĩ ta mũrĩmi wa kũhanda mbembe nĩngunĩkĩte mũno handũ ha kũgũra mbembe, thirikari nĩĩrutĩte mũbango wa kũrehe mbembe na mbembe iria cirakorwo cigĩkũra wega, na cigetiria ũrugarĩ na riũa rĩnene mũno rĩrĩa rĩ bũrũri-inĩ witũ. Oho thirikari nĩĩrutĩte mĩbango ya kũheana tũcui kũrĩ arĩmi na mũbango ũyũ nĩũteithĩtie andũ aingĩ mũno handũ ha kũgũraga tũcui tũu arĩmi nĩmarutĩirwo mũbango wa kũheagwo tũcui, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie mũno arĩmi aingĩ.

Ĩĩ ũrĩmi nĩ nguona nĩ ũheanĩte mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ aingĩ. Mũno mũno mbeũ njĩthĩ na arĩa marahĩmbĩria ũrĩmi thaa ici. Tondũ ũrĩmi ni ũrutĩte mawĩra maingĩ mũno tondũ kwambĩrĩria ũrĩmi ti kũritũ ta ũrĩa ũngĩambĩrĩria gwetha mawĩra mangĩ. O ho mbeũ njĩthĩ nĩ mateithĩkĩte na biacara cia ũrĩmi tondũ aingĩ ao nĩ maigĩrĩire ũrĩmi-inĩ wa ngũkũ na ũrĩmi-inĩ wa ng'ombe, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie o mũndũ o mũndũ eyonĩre kĩndũ o mũthenya. Tondũ ũrĩmi nĩ ũteithĩtie mũno harĩ gũkĩrĩria uchumi wa bũrũri.

Ũgayani wa mĩgũnda macigo-inĩ ngũrani ũhutagia arĩmi a Narok na njĩra nyingĩ mũno. Wa mbere wa njĩra ĩrĩa arĩmi aya mahutagio nayo tondũ arĩmi aya nĩ arĩmi a ng'ombe, tondũ nĩ mathiaga kũrĩithia ng'ombe mĩgũnda-inĩ ĩyo mĩnene, rĩrĩa mĩgũnda ĩyo ĩkũgayanio, nĩ matigagwo matarĩ na kũndũ gwa kũrĩithia. Kwoguo magakorwo mena mĩtangĩko mĩingĩ mũno kũrĩa mangĩrĩithĩria ng'ombe ciao. Na hingo ĩrĩa mĩgũnda ĩno ĩgũkorwo ĩkĩgayanio, nĩ mathĩnĩkaga mũno maaga kũndũ gwa kũrĩithia. Na ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩra gũkorwo kwĩna ngũĩ na fujo na gũgakorwo kwĩna mbara. Na o ho rĩrĩa mĩgũnda ĩno ĩgũkorwo ĩkĩgayanio, ng'ombe ciao nĩ ciyagwo ni akora magĩtua nĩo me wĩra-inĩ ũcio wa kũgayania mĩgũnda ĩyo.

Nĩ ngoragwo ngĩrora maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa ngũkorwo ngĩcenjania kana ngũkorwo ngĩthondeka mũbango wa gũcenjania irio mũgũnda-inĩ wakwa. Hamwe namo maũndũ marĩa ndoraga rĩrĩa ngũcenjania mũbango ũyũ, nĩ kwamba kũrora irio irĩa ndĩrahandĩte kĩmera kĩrĩa kĩrarĩ kĩhĩtũku, na ũrĩa irio icio cirahotire gwĩka, kana nĩ ciragĩire wega kana nĩ ciragĩire ũru. Oho nĩ ndoraga kĩmera kĩrĩa tũrorete kana kĩna mbura nene kana kĩna mbura nini. Oho nĩ ndoraga ũnoru wa mũgũnda ũrĩa ũhana. Oho indo irĩa ngoragwo ngĩrora kana indo irĩa ngũkorwo ngĩhanda, bataraitha mũigana ĩrĩa cikũhũthĩra. Oho nĩ ngoragwo ngĩrora thogora kana thoko ũrĩa ĩhana ya kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda gũcenjania nakĩo. Hihi ihinda rĩrĩra ndĩrenda kũhanda kĩndũ kĩu ngarora ũrĩa thoko ĩhana, kana thoko nĩ njega kana thoko nĩ njũru.